Dedan Kimathi ko University nemi Nyeri neoo nea. Ko achame kosomanen lakok kyuk yundon ngamuun Dedan Kimathi konyoru somanet negim Ako laakab chesomani en Dedan Kimathi ko chebo cheyae Engineering kosisike chanuen cheuu Engineering en Dedan Kimathi ak ko kokirachueten ih amun miten barak somanet en Dedan Kimathi amuun mauu University chon bo serkali matinye rusa chekaen , chechwageet ko nuach imuch koba wikit aenge anan ko wikishek aeng yekakirachueten nyokobure kiten en kaa akicheng kibarua nekiten amun ko kosishek chemii ko bo mashinisiek ih chonbo baktori chon inyokoyatate inchinisiek akeyatate kouu baktori komache kosomanen lak kouu yundon ngamuun kisire en Dedan Kimathi

Tulwetab Kenya ko tulwet neo kabisa en Kenya neo ako tulwetab kenya komi komostab Central olino ako inimi komostab Embu, Meru, Kirinyaga inuche iger tulwanitet, barakyat nebo tulwanatet olong'kochorji buch asista, ako kiroite komosotet amun sugulit nomi komalojin so inomi sugul ii otobeni tulwetab Kenya negit ak sugulinyun so kiroite yotet ii lagiki machamdaat ilany amun chechang kokikotyem lagiki alak komoweksei bagomeitos ,so machamdaat elang anibuch ko kiroite tulwetab ab kenya ako mi olimbo komastab Central i,oleo saito ko chebo Meru, Embu ak Taraka chegere ak Chuka yon olombo Chokoria ani maloo kiroite inei en tulwanotet nebo Kenya.

Cocacola ko kompunit neindoi kabisa en Kenya en chobeet ab tuguk cheu Soda, Cocacola ko tinye headquarters chechiget en olimpo America ago Cocacola ko oleo soiti olemi kompuninwan ko olimpo Nairobi, Cocacola kochobe kora tuguk cheu logoek koik Soda ako chobe kora beek cheterter chegiyee, Cocacola mochobe Soda ichegen imuch kwal logoek ak ibakewelel logoek chotet koik Soda kergee ingogaa mananas ,ingogaa maembe, ngogaa ndimo, ago kompunit ab Cocacola kochobe kora beek imuche ibokewelel Soda ichugan ibokoik beek sikwoldechi kora biik, ako kora chobe Cofee kompunit notet nebo Cocacola.

Uhuru park komiten komosta noton nebo Nairobi miten oret noton neoo nebo Uhuru highway ako malochin ak Central Business District Uhuru park ko otinye maket awo yotet amun Uhuru park komii tuguk chechang Nia che cheiniwe ibeikere ak iboiboenji Uhuru parl ko tinye kiib mbaret noton nebo ekarisiek sosom ak oeng ko kergee ak hectarisiek twelve point nine uhuru park kochute chitugul netinye kipandet chebo eighteen plus anan ih ndo yon ketinye chito lakok ih imuch imut lakok kuk bakobur en Uhuru pqrk kosweitat ak ichek ak koboiboenji Uhuru park amun mii tuguk chechang imuch bakobir beek bakolyan bakorwaat kochesan so Uhuru park komaetat anibuch nyolu kityo itindoi kipandet yon ichute so Uhuru park koboiboenjin biik chechang nguni amun yekeichut yundet ih ibokowolokse ibewoloksei ibekere tuguk chechang ibeutyen tuguk chekoimin ibaibaitu ibaibaitgee

Uhuru kenyatta ko ki kandoindet ab emet kongeten kenyitab elipusiek bogol aeng ak taman ak somok yekin koibe kura Uhuru kenyatta ago en Kasarato tuguk Che kiyai Uhuru kenyatta ko kimuch inendet kosto rabinik Che kiliponi en sipitali amun nguni aniwe sipitali ichu mengech dispensary kobo konyoin buch meliponi kii ako ak rabisiek ab maternity ko Ma kiliponi kora kinde Uhuru koik free ako nguni iniwe en sukulisiek kora ko kimuch Uhuru koib somanet kiib Uhuru simoisiek Che echen Che kisomenen lagok en primary nguni en sukulisiek kisomonen laptops en kasartab Uhuru ko kikisomanen laptops kin kotom koit ngalekab CBC ako kora kimuch Uhuru kotekyi emet oranoton nebo karitab maat nekibore standard gauge railway noton neboisien sitimet ako kimuch kotech inendet oret nebo karitab maat kingoto ko president nebo emet so Uhuru kenyatta ko kiyai teksosiek Che Chang kabisa en emet ak ki president nekimotinye ngaal kimuch okot kora kotekso ko techat ort Che Chang

Kiragas akobo oinet ab Tana, oinet ab Tana kong'eten olimbo Tulwet ab Abedea ilimbo South Eastern ii akwo akoib beek agoi komostab Indian olimbo Tana delta, komonut chegonu oinet ab Tana ko toreti biik ab Nairobi en ng'alek ab beek, Tana ii oinet ab Tana kokitoret biik amun oinet ab Tana keboisien kebiru sitimet ii noton nrtoreti biik ab emet, ndomo oinet ab Tana ii toui ng'alek ab sitimok en komoson nebo Nairobi, akokora oinet ab Tana kotoreti biik en ng'alek ab beek ii chegindoi imbarenikyok, yomi kemeut ii kotoreti oinet ab Tana biik ii kosore beek chotet ii ak kinyoketumjin imbarenik ak keboisien moshinisiek che choton chebirji beek imbarenik yomoroboni yon kobet robta, oinet ab Tana kotoreti biik kabza ako tinye komonutiet, ako iononotet ii ko oinet negoi kabza en Kenya neimuch kobirto sitimet kowo oleloo kabiza ako maroru beek ab oinet ab Tana, chang kabiza.

Taonitab Embu ko agenge en taonisiek che echen en emet ab Kenya kit nekiyai taonit ab Embu koeet ih ko amun kichang'a kikiyatat tuguk cheu universities cheu university ak colejisiek en taonit ab Embu ko notet nendoe kabisa amun eleoo kokikoba koyatat mung'arosiek kwak ih en olindo olin bo Embu sikotoret biik cheu lagok ab sugul yon ole tuguk ih alan ko chombo meng'ik ab olindo so netinye biashara netinye mung'aret kokikosob kabisa amun taonit ab Embu ko kikoeet kabisa kosir kou taonisiek alak en Kenya ini chito aketugul komuche konyorchigee passport en yundet ih yekeibemengkyi gee en yundo imuche itil passport ih ak inyorchigee en taonit nindet nebo Embu simeng'isyei en yundet anan ko iyaen mung'arosiek kuk ih yan itinye mung'aret

Nairobi ko taonit neoo kabisa en Kenya ako Nairobi ko capital noton nebo emet nebo Kenya, Nairobi Nairobi ko otinye chomyet ole ameny Nairobi lakini lakini kit nekabar Nairobi ko kali sobet yon imenye moe chito netinye biashara mung'aret aketugul yon imenye Nairobi komoche itinye rapinik ih asimengkyi gee sobet nekararan anibuch Nairobi ko kali sobet en Nairobi kwanza inineny karibu town amun nyolu ilipan kot iliponjigee sitimet ako nan komenyoruu beek cheboisien yoche kora iochigee so kali sobet en Nairobi so anee motinye chamet inei omeny Nairobi soiti anan sana sana kotamoche ameny Nairobi ko imuch iwe Nairobi ekemotaon ih elemuche ilipan kot ak ial beek chukan ako Nairobi chang chorik Nairobi soiti so yon mengen Nairobi imuch kechorin ih, kechorin ak bakebarin yon kikere kele uon mongen tondet inoni bo Nairobi. Nairobi ko kali sobet en Nairobi yoche itinye biashara mung'aret aketugul neyoe simuch imeny Nairobi noton taonit neoo

Achome aboisien Mpesa nekato Airtel amun en Airtel ko ming'in mii ng'weny network nebo Airtel kabisa mara yon ketinye haraka kobeng'e sikwo beng'e sikoibun message amun mii ng'weny network, kelchinoik chebo Airtel ko Airtel nial katit en Airtel imuche ibirchi chito korong netinye Airtel so kelchinoik chekoron chon ih so ibire buch kometinye katit ih en nebo Airtel kot kotinye chichoton Airtel oh itinye Airtel ih ibire Airtel kwo Airtel ako kelchinoik ab Airtel ih ko en ng'alek ab rapinik ih ng'alek ab yan imoche ial tuguk cheu credit ih komii barak kabisa kosir Safaricom so kali kali roisi Airtel kosir Safaricom so inyoruu ngunon chito chome kobirtoen Airtel soiti amun kere ko koik buch ih akokere komowo hasara kou Safaricom ih netoren biik credit so Airtel ko kararan kabisa en ng'alek ab birtoet anibuch kit nebore Airtel ko network nemiten ng'weny kabisa

Glovo kotareti piik en ng'alek ap yan imache keipun ki kong'eten emet mara ka loo anan kanekit. So, piik che lo kou yan mache tuguuk koimuch kowa kochut kityo Glovo akotep tuguchotet che mae, keipchin tuguchotet che mae ak keipchin kastomaek che chotet chepo che iyanantin che kingen kole pa kilipani ana Glovo imuch ilipan tutikin si keipun tuguchotet si ko ye kait tuguchotet nyi kelipanin so Glovo imuchi chito kot ko kemache ki imuchi chito igugulen i, imuchi iodan chito ak keipun tuguchotet akoi ole imache, akoi emet ne imiten keipun tuguchotet ko mapek sait. So glovo ko tareti piik kapisa kwansa piik che menye ole mata chang' korotwek i,ole mata mii ki, ole loen dukoshek koun yan imache keipun tuguk ngunon i, iodareni kityo en Glovo ak keipun. Ako makiyachin chotet che kakiipunen kiyachin kityo chepo che kekesam ile keipun en Glovo.

National Council of Churches of Kenya kotononjin National Council of Churches of Kenya so National Council of Churches of Kenya ko ndochin kanisosiek ako National Council of Churches of Kenya kotoreti en ng'alek ab kou iborostoo iborostoo logoiwek chemiach ako National Council of Churches of Kenya kora koborostoo kole ongibur en kalyet ih ako ongibur en kalyet ih ak kokochin serkali ko ndoisechi biik en ortinwek choton chekoron National Council of Churches of Kenya kora kotoreti en ng'alek ab yon miten yan kawalak koi ngunon yan kawalak kosorwek kou ngunon yon miten kemeut anan ko yon miten ropta ko National Council of Churches of Kenya kotoreti biik kong'olonchin akobo wolutik cheu chotet ako National Council of Churches of Kenya kora kotoreti en ng'alek ab cherutik chere biik kabisa missing ko bichon chon koan kobet chon koan koit mwisho en sobet nywan ih komuche koker bichotet ih ak ketoret keng'ololsechi bichoton tor konam lain National Council of Churches of Kenya kora kotoreti biik chon seretos kou biik chon motindoo amitwogik ih komuch ko nemgee National Council of Churches of Kenya ak koyum amitwogik ih ak koipchi bichotet cheseretos

Kampunit ab British American Tobacco kotinye tinye tinye en emotinwek kou Nairobi komiten miten kampunit nywan ih en komostab Kisumu komiten kora kampunit nywan ih ako tinye kora en komosibo Nyeri Kampunit nywan so boisiet nyin ko toreti toreti en en chobetab sigaret ih ak in ak ng'alek ab tumatosiek ih sikomuch ih koalda konyor tuguk cheimuch kotoret kampunit noton so ko ngunon koaldechin biik sigaret ih ak koaldechin biik tumotet ako imuch icheket kochop kora kochop icheket kora kerichek cheimuch kotoret biikab biik chetemisie che che ngunon en ng'alek ab keter mionwogik en tuguk chekimine so kampunit nitet kora kochobe kerichek chetoreti kobos ng'alek ab tiong'ik en mbar ako kampunit niton kotinye headquarters chechiket en olin bo London komostab England

Kampunit ab Uber ko kikoib wolutik chechang en emet kabisa amun kampunit niton nibo Uber ko kikotoret biik kou en tuguk cheu yon iipchini chito kou kurbet nekomoche anan ko kou nee kokitoret biik amun Uber ichutet ih kochute komoswek chechang kabisa momii elemochute kora chute komoswek chechang ipchin biik tuguk ih ako uber ko kitoret biik en missing kou ortinwek chon mochute karisiek iko chebo serkali kou basisiek cheechen ih ko uber komuch kuchut ichek ih akoi oloton elekewendii akoi yoton elekemoche ako uber kora ko imuch koibun tuguk cheke cheke chekekenam ih mara kou komutin koibun en taonit ngo akoi taonit ngo anan komut chito kong'eten taonit ngo akoi taonit ngo tiengee elekemach iwe kityo ko uber komii uber sait aketugul mokele bete mou basisiek chon ilenen nan ababuken uber komii sait aketugul ako uber komakali kou basisiek igo kou karisiek igo so uber koroisi kabisa ako kitoret biik en ng'alek ab chekimuti en ng'alek ab en ng'alek ab ketembeanat. Chome biik Uber kabisa amun makali ako kotoret biik kabisa en emet ab Kenya chon moimuche gee ak cheimuche gee kergee ngo kewendii eleloo ana kewendii yenekit ih koimuch inyoru

Kilimall ih ko kampunit nemiten Kenya Kilimall ko kikitou Kilimall en kenyit ab elipu oeng taman ak ang'wan, Kilimall kotinye factory nenywanet en komosta noton nebo Nairobi Kilimall ko kitoret biik en ng'alek ab en ng'alek ab olisiet nebo noton nebo online Kilimall imuch imuch imuch itep kit ih ak keibun ak keibun kokakebos beit Kilimall ko roisi amun meliponii chekiibunen inyee kityok kolipan tuguk chekemoche iodaren ak keibun tuguk chotet ih akoi elekemoche keibun tuguk choton so Kilimall kokitoret biik kabisa en emonitet nibo Kenya amun yekemach kiy iwendii kityo iwendii kityo appit notet nebo Kilimall ih ak itep ile kemoche kiy ak isir kityok location neng'unget ih ak keibun tuguk chotet akoi elekemoche ako ngeibun kosteun kisteun discount en tuguk tugul chekeal so Kilimall kotoreti biik kabisa chon loen chon moche keipchi kit koit kot kemoche raa kimuch kemusunenin koron koitun koron korootet so Kilimall komokoege kabisa ako toreti biik en Kenya